Eng' temishet komiten oratinwek chetese boishetab mashinit rurutik mashinishek cheu tinget ko ngeboishe ketem mbarenik kotue komye ng'ung'unyat akoker kole kabol ng'ung'unyek komye ko en kasarta nekanyikemine tukuk korutu komye amun kobol tinget toltolyet nebo mbaret kararan angeboishen mashinishek en temishet amu yoei kochakta boishet kosir olon kakiboishen eunek boishet nebo mashinishek mising' ko cheu chekipishen koyoei kochaktan boishet ak koker kora kole kates rurutik en imbarenik

En boisiet nebo temisiet ko chome bik oleo bomit ne kisyoje anan bik akak ko kuren pumbit amun bominoto kochakta boisiet olon kobite minutik anan olon kibite kiagik kit ne yoe si kocham bomit nekisyoche ko bominoto ko usus ak komuich keibot kwo komoswek Che terter Che kibisyen bomini kora bek Che Imuch kisyach en batai en kasarta ne kibisye ago yoe kochakta boisiet nebo bisyet angekerchin ak bomit ne kisuri anan ko Che mo kisibtote

En boisiet nebo temisiet ih koboisin bomit ih, nekisiache anan ih, biik alak kokuren ih amuun ih bomit niton ih , kochakta boisiet ih , olaan kibite minutik anan ih olan ih kibite kiagik. Kit age kora neyae temik sikochame ih , bomit nekisiachei ko bominiton ih ak koimuch keibot ih en komusiek cheter ter ih chekiboisien . Bomit ni kora koibe bek kisiach en kasarta nekibitisien. Ako yae kochakta boisiet ih nebo bisiet angekerchin ak bomit nekisuri ih anan nemokisibtate.

En korani kotesetai boisionik chebo kabatisiet. Komiten mashinisiek chekiboisien en imbarenik che aenge en choton ko terekta. Ak komiten kora alak cheuu boibusiek ak mashinisiek alak. Miten mashinisiek chekeminen biasinik. Ak komiten mashinit nemine tuguk cheuu nganuk anan ko barley mashinisiek chuton ih ko kikichob en oret nekikere kele mine minutikkomie. Ak miten oratuniek che ke riben mashinisiek chuton. Nyolu keker kele kakiyachi boisit eloan katua anan olan miten lekamee ih kecheb asikobit kotesetai koyai boisiet.

En boisiet nebo kabatisiet anan temisiet ko miten kewelutik chekenyoru olon kiboisien moshinisiek en imbarenik. Kewelitiet netai komiten barak alyetab moshinisiechuton kiboisien en imbarenik ak kora moshinisiek alak kou olekeboisiotoen ak komache chito ne ingen koboisien komie. Moshinisiek alak kora koboisien mwanik che miten barak alyenywan ak alak koboisien kimnatetab sitimet nemamiten en komoswek oleo en kaa. Olekitortoi keweluti chuton ko keger kele kakoboisien komie asigopit komoib wechet.

En boisiet nebo temisiet . Anan kabatisiet komiten mashinisiek chebaisien ih temik asikosuldaeny icheket ih en kabatishe nyuan . Mashinisiek asikobois en imbarenik ih konyalu keker kele ih kakirib komie asikobit ih komatkome. En mashinisiek chekiketote kouu wilbarisiek ih konunyalu keker kele ih kakirib mugung'et akeiben masiket nemaoo ih , askobit koma en mashinisiek ih konyalu keker kele ih akeyai ole katywo, kit age ko keker kele ih kakiuun mashinisiek chuton ih. Oloon kaketwoen ak kekonori en olemie.

En boisiet nebo baetab kiakik chebo chego che choton ko tuga komiten moshinisiek che keboisien kegeen chego che choton keboisien mising en baet nebo tuga en chongindo. Amune netai asikigoigoe keboisin mashinit en keetab chego ko chokyin mashinit ko kee chego en kasarta ne nuach, mau yon kigeen eut. Kit age kora ne kigoigoen keetab mashinit, ko mashinit ko igesu chego en kinet nebo teta. Kotareti noto keger kele kakikirinda mianwogik cheimuch koip keetab chego

En boisiet nebo baetab kechirek. Komiten boisionik ih cheyache keyachi che agenge en choton ih , ko keker kele kokikor ak mokotin kora kebit , en kerbesik asikobit komainamda mianogik ak kora ih konyalu keker kele kakitilchi butek kechirek. En tiletab butek komi konyil aeng, miten toilet nekiboisien moshinit ih, akomiten tilet nebo euut. Agoigae tiletab butek keboisien mashinit amuun ih yoe kochakta boisiet missing ko olan ih kitilchin butek kechirek chechang Ako kora ih komaiumisani mashinit kechiriet kouu tlet nebo euut neimuch kotil nego.

En emonibo Kenya komiten komoswek che ketesen tai minset nebo inganuk, mising ko komoswek chemiten barak mbarenik anan che toldolen, ketesenda kolsetab inganuk en yoton. Miten mashinisiek che keboisien olon kagoit keges inganuk. Moshinit nekikesen inganuk keguren combine harvester kit ne kese inganuk ak kogut koba chapuk yeitya kotindo kora elekikonoren kobaten makikonoren yotok ak nyalu kecheng mabukoik che kinyekekonoren olan kakekes. Minsetab inganuk ketentai en mbarenik che eechen kot mising.

En kerenyun agere ale kigokilge sergalit komwaita agobo ngakekab kamanut en mieindo en soet ak miten ortinwek che imuch kimukta notok. Boisiet nebo miendo eng soet ko kitesen ndai biik che yabu komoswek cheterter en emet nebo Kenya. Biik kotesen tai boisioni bo mieindo en soet koyaen boisionik chebo toretet koityi icheget biik chema imuchege. Biik chemuch kigoi toretet ko lagok chematindoi sigik, ak miten kora biik chon kakoesegitun ak chon kakoba kenyisiek ko imuch kigochi toretet en soet.

En sobetab kasari anan oleu sobet en inguni konyolu keker kele kokisib ororutik chekikonu chenome kee ak elenyolu keyomishotoi miten keljinoik chekinyoru olon kokiboishen muswoknotetab kasari en keretab omitwogik chenyolunotin, nyolu en bik koboishen muswoknotet koker kole omitwogik ochon chenyolunotin koam sikobit kotoret en chametab kee nebo boruekwak anan koboishen muswoknotet konyoru konetishet neamat akobo omitwogik chekororon ok omitwogik chemokororon kiam konyolunotin en bik koker kole kaam omitwogik.

En emetab Kenya komiten boisionik chebo soet cheboisien bik oleo ak miten tuguk chekirindo komokinyor boishetab soet en mieimdo en bikab resources, agenge en noton komonyor bik mieindab soet ii en emet missing ko en bikab resop ko bik eleo en resop komonyor somanet nechomjin icheket kosoman ok kokuyo tugul chetesetaa en soet nyolunot en bik koker kole kochengji gee icheket somanet sikobit komuch koboisien soet en oret nenoton, kit ake neyoe bik komonyor boishonikab soet kotom koit komoswechoton kimnotetab sitimet.

En emetab Kenya kobo kamanut mising boisionikab konyoiset ak magat en sergalitab emet koger kole katesentai anan kaigochi mengik kerichek che mogotin mising ko olon miten mianwogik. Miten ortinwek anan che nyalu keyai en muswoknatetab kasari chetoreti en konyoiset en suputalisiekab sergali. Nyalu keger kele kakisir biik en tetutuiet neleel nebo konyoiset ak nyalu koger biik kole karutochi icheget suputalisiek en kasarwek chemiandos. Kikotoret boisietab muswoknatet ketesentai anan kinetisien agobo boisionik chebo kamanut chebo kanyoiset.

En komosuek chebo kaa komiten kanyaikab ka Ako miten oratuniek ih alak chebo kanyaiset chebaisien bik en en korenyon cheikoito ikoin keboisien olon toma kobaa sibitali. En kokwet nyon ih komiten tagitarik chebo kerichekab kipkaa. Cheinyoisee kobaishien ih . Ketikab timin. Anan kerichek cheboo kipkaa. Ak kikotoret bik oleo chemai much ih konyorchike konyoiset. En sibitalishek takitariek chebo kerichek chebo kibkaa kotesen tai boisiet ne kararan kot missing. Ak koghaigae bik olaan toma koba sibitali.

Miten oratinwek chekeboisien kesomen toretetab chokchinet ago nyumnyum mising kenyor choton en kokwenyun. Toretet ne imuch komakyinge biik nebo chokyinet ko cheu olamiani chito kechengjin karit ne imuti sipitali ak nyumnyum en oleami kenyor karisiek che imuti biik sipitali amun kikokon sergalisiekab kaonti karit ne kimuten biik che miandos nemiten en olemaloo. Kitwekyin kityok ak kolobot ak komut chito ne kamakyinge toretet nebo chokchinet en konyoiset.

En emetab Kenya ih , komiten kasarwek che chewalasie itondab emeet, miten kasorwek chemamiten robta ak komiten kasarwek chemi robta neoo. Komiten any mornet netononchin itondab emeet. Anan wether en emeetab Kenya. Akotoreti noton anan ih kibangeit niton anan bik chebo ng'omnatet. Neoo chekikuren meteorologist koker kole koarorchi bik oleuu korista en emeet anan itondab emeet. Asikobit konai bik kole unee itondab emeet anan koristab emeet noton sikonai eletebto .

En kasarta nekimitein emoni bo Kenya miyondo anan ting'wek chebo COVID-19 chekuren biik alak koristoab taman ak sogol kokinyor biik uindo mising' eng' miyoni ako kibar biik ole oo miyoniton eng' kasaratan komakat en biik koker kole tindoi nambetab chokchinet nekipirchin biik chebo sorunishet anan chebo kanyaiset en kasaratan kokikipirchin nambetab chokchinet konyokomut chi ne imuch kokanam miyonoton bo COVID-19 kitoret biik noton amun kingimut chito sipitali kotoreti komatakoyaptagei miyondo akotoret kobosok

Eng' kasorwek chechang' eng' emetab Kenya kobitu nyasutik cheterter cheyoei noton keker kele kakikur biikab boishetab chokchinet eng' risop asikobit kotoret eng' sorunishet olon kabit nyosutik eng' komoswek chebo risop miten kaimutik chebunei bichuto agenge eng' kaimutik choto komiten akichek bichoton che imuch konamda biik chekanyikosoru miyondo anan sait ake kora komatindoi omitwokik cheomei bichuto en karonishek anan kochang' anan ko oo boishet noto nekeyoe nebo sorunishet koyoe kokewelit boishet nebo sarunik

En emetab Kenya komiten katuyosiek cheterter cheu chebo inua jamii ak kikotoret katoyosiechuto koger kole katestai sobetab biik che osen eng emetab Kenya. Kibakenge unito anan katuiyet nebo Inua Jamii ko ikochin biik cheosen rapisiek che toretenge icheget en tuguk cheu chebo amitwogik ak kere kora kole kaigochi tuguk che boisien biik cheosen cheu ngiroik ak branketisiek cheruen ak kotugenge biik chekakoesegitun. Yochin icheget kora imanda koger kole kanyor konyoiset olon kamioso icheget ak miten kora rapisiek chegoito

En kokwenyun komiten kainutik che keguren lagok che tibik ak lagok che murenik. Miten ortinwek che kikiboisien kigochin lagok kainutik kerge ango lakwet ne chepto anan kolakwet ne muren. Miten kainutik che mabete keguren lagok. En lagok che murenik che murenik ko imuch inyoru lakwet ne kikuren Kibet, miten alak che kekuren Kimutai, alak Kipkemoi, alak ko Kipngetich, ak mi chekekuren Kipkoech. Ko angeba kainutik chebo tibik kimiten Chepkemoi, miten Chelangat, Chemutai ak komiten kora che kekuren Chelangat anan alak kokuren Chepkoech.

En komosto ne obunu komiten kondoik chebo kanisoshek anan misikitishek chekekuren Sheiks chuton ko kondoik cheindochin misikitishek cheoten Kamukndoindenywan bik che Islamiek, bichuton kikuren Sheikhs ii kotindoo boisinik kou koomdechi bik logoiwek chemiach, ak koraa koamda kalyet, bichuton kikuren Sheikhs koraa kotesendaa boisinik cheu kotuyo kapchi chemoche kotoi mengishet , ak kotesendaa boisinik chebo saet agenge en Sheikhs neongen komiten nekekerin Abu Bakar dini, miten Sheikhs Abdulahii ok Sheikhs.

emet ab kenya agoi inguni kotindoo kandoik muut chegigondochi emoni, agenge negi kandoindet nebo emet ab kenya ko boyoot negigureen Jomo Kenyatta, kogiyaai boishonik cheuu chebo koboos ngaleek ab abusnatet ak kogeer koraa kole koigochi biik boishonik chebo konyoiseet, ak kandoinbet age ko boyoot Daniel Arab moi negiteech akinee sugulishek ak kotoo somaneet nelel negigiguren eight four four, konyo kandoindet nebo somok negeguren Mwai Kibaki negiyaai boishonik chemyachen netagobwote biik agoi inguni, kiib inendet kogochi biik chechang boishonik, ak kandoindet nebo angwaan ko Uhuru Kenyatta negiyaai ak inee boisheet komyee nebo muut iih ko William.

en emet ab kenya komiten sipitalishek cheechen ak chemengechen, sipitalishek chuton koigoitoo boishonik ab koinyoiseet koityi biik cheterter, sipitalishek chemengech komotindoo koriik chebo chegiribeen biik chemyondoos, ago sipitalishek cheechen chetindoo olegiribeen biik chemyondos soiti chechoton keguren wodishek chegigeren biik chetindoo myonwogik chegoromen, en loloton komiten sipitaishek chetindoo koriik ab koinyoisheet cheititoi bogool agenge, en sipitalishek cheechen kotindoo chengeteen elifut agenge ak kebwa ngweny, kinowee yoton ogeer ole miten koriik cherue biik chemyondoos.